E pichani aneno mafua. Mafua ber ainya kendo oketo aluora neno makare ka mafua olos e yoo makare kendo ka olose kakowinjore kendo oketne gikmidwaro mondo obed manyilni kaka manenoe pichani. Maua berne mokuongo oketo aluora bedo maber kendo onyalo bero wang'.Kendo koponi en otel ng'ato nyalo biro nekech maua molos maber nikech berne emanyalomiyo ng'ato biro chiemo kamoro kata mana e skunde kata mana ofise. Maua keto aluora bedo maber kendo omede ndhadhu moro. Ei maua ka olos maber mokuongo miyo wabedo gi yuto mang'eny sanasana ne jopith mag kich kendo giyudo chiemo kowuok kuom maua koro obero pith mar kich kendo wayudo mang'eny asali. Mar ariyo maua wanyalo pidho kendo wausoe pinje maoko kod pinje makaa kendo obero yuto magwa ka walose e yoo makare kaka owinjore.

Ma en pith nyanya kendo nyanya ber to kang'io lowo gi kama gini opidhgie ma en ndalo oro ma onge ,ma en ndalo oro maonge chieng'.Emomiyo watimo gimiluongoni, waketo pii e ndoo kasto pii no miyo nyanya ka nyanya pii e yoo makare kendo king'io mos ndoo ni, endi kelo pii e ang'owa,e nyanya. To king'iyo mbele kucho to nitiere gimachalo kaka solar kata ndo. Okanene e yoo makare but kang'iye tochalo ndope moko kata kuonde minyalo yude pii makonyo kendo e wach mar pith mar nyanya. Nyanya dwaro pii eka mondo otii motegno nekech ogolgi e seedbed kendo oketgi e loo koro nyaka bed pii mandong' kaka koth mondo okoonye e weche mag dongo mage mondo kik oner, mondo kik otuo mondo kik wayud yuto matin sama wapuro nyanya.

Ma en ng'ango.Ng'ango ma ipidhe e kodhi. Kodhi nyalobedo kothe mopogore opogore. To kodhi ka kodhi dwaro loo mondo olos mong'ith kata e yoo makare maber manyalo miyo kodhino dongi e yoo mowinjore maonge moro amora ma olal kata ma ok okoso tii. Sama olos ng'ango e yoo makare ma gitimo kama nekech gikuongo giloso ng'ango mong'ith kaka nasewacho kasto gigore gi kede kasto iketo kodhi e laini go eko e yoo makare. Ma gitio kanyakla mondo giber aluoragi mondo gineni tijno otimore e seche mowinjore gi kaka idware maonge makosa ma obedo sama itimo tijni. Onyalobedo be koth ndawa koth jamni, kodhi mag alot, kodhi mag bao, kodhi mag ndawa kata kothe moramora minyalolosi to kodhi nyaka losne kata mar alot nyaka obed kodhi molosne loo mobedo mong'ith kaka ma aneno kani. Kothegi konyowa kendo gimiyo wabedo kod chiemo, wabedo kod pii kaka kwapidho yiende to koth chue mang'eny to kendo wayudo ber mar pii.

Gimabire pacha ka aneno gini en ma en od ng'ado bura kendo ma en ot ma iwinje bura. Kae ema jopiny tero e yuakgi kendo kae ema jopiny winjo maber kendo kae ema iwinje bura kendo ing'ade bura kaluore gi makosa moseter mbele.E doho kata e kar ng'ado bura itime gik mang'eny kendo kila ng'ato yudo ratiche. Ka aneno pichani to bura kata doho maduong' ka emisome weche mag chike marito piny moro kata matayo piny kata ma jopiny onego oluu to gi gik monego gitim, to gi kaka, gi saa monego otime.

Ma en otungu ma iluongoni hoho. Hoho en otungu ma itedo godo chiemo machalo kaka ring'o. Jomoko be tedo kode ochele. Jomoko be nyalo tedo kode gweno kata mana atudo. Hoho kakilose chalo kama, hoho iludo e seed bed kata gimiluongoni tandalo. Koselose e tandalo to ikao loo. Loo mikao bedo mayom kendo ipiedho loo no mabed mang'ith kasto iolo e pii. Koseol pii to iloso gimiluongoni laini. Koselos laini to ipidhe e laindego, ilude e laindego kamano kamano kasto ikao lum kasto iloso gimachalo kaka ot matin iloso gi lum mondo ogeng' chieng' kik chame ka pod otindo. Kasto iumo, iole pii koseole pii tiweye mondo koro otii e yo makare kaluore gi kaka onegobedni otii kasto ikawe titero e puodho. Kotere puodho tichako yooma kaka ipidhoga hoho pile ka pile kaka idwaroni mondo opidhe kasti pidhe, kasti pidhe.

Ka aneno tijni gimabire pacha en ng'atma oyudo tich manyien ma ipiso e apis kendo aneno ka jotelo gi jopiny nitiere mondo ginee adieri ka okao tijno kendo kobrotime gadieri gi kakonegotime. Ma en jatelo masingore ma ipiso e apis mawachoni obrotimo tijno gadieri kaluore gi chike mag tich, kaluore gi chike mag pinyno. Kaluore gi gimoramora ma ibrotim. En jatelo moro ma iketo e apis kendo king'iye tineno ka jomopise gin kode kanyo kachiel kod jopiny gi jong'ad bura to gi jo, mayalo bura.

Pichani kang'iyo malong'o to aneno maua gi ot to gi pillar moro moketi. To odni kang'iye malong'o to ochalona kar lamo kata kanisa kama jii leme. Maa gimokonyowago enni ka emwalame jawarwa, ka emwalame ruodhwa, kae emawadhi kawawinjo gima Nyasachwa dwaro ni mondo watim gi gik mwatim. Ka be mwawinje gik ma jotendwa dwaro nimondo watim weche manyien mowuok, gimonego watim, chenro mar sirkal, chenro mar kanisa kachiel kod chenro monego oluu. Gimoro kowuok tojiringo bire kanisa, ka ema jii yude konyruokgi. Flower maneno kagi kata maua man kagi, mauagi ondiso ka kendo gibero odni kabisa.

Ma en pith mar olemo ma iluongo ni avacado. Avacado nigi ber ahinya e aluora kama wadake. Sani pith mar avacado nigi nengo kendo odhi matut ahinya ne jopur e aluora wa. Dhano sani pidho avacado ma e puodho madongodongo kendo avacado ka osenyaa to ipone, kosepone to ikete nyamburko kendo itere kamo owinjore kaka Nairobi, Kisumu mondo otere e pinje maoko. Bang' mano japur yudo yuto ne kokalo kuom pidh mar avacado. Avacado sani nigi nengo mang'eny ahinya e aluora nikech dwaro mar acavado osedhi malo e piny masani, kendo ng'ama pidho avacado nitiere kod thuolo malach mar loso pesa, kata osebedo ni mondo avacado odongi ma ochak yuto mare biro kao thuolo malach but kosedongo to avacado sani nigi pesa mang'eny ne japur mapidhe. Kendo king'iyo aluora mang'eny sani pithne odhi malo ahinya nikech ber ma japur yudo kokalo kuom pur mar...

Ma en pith mar olemo ma iluongoni avakado. Avakado en yien kendo en pith maber ainya e aluorawa masani. Avakado jii mang'eny kata jopur mang'eny sani pure nekech gikmaotimo e ngimawa. Avakado mineno oluar piny kagi idhi tipono gi, jii idho e wii yath tipono. Kosepongi to moko emineno kagi mago oluar. Moluargi ikuanyo, kosekuanygi tiketogi e nyamburko. Nyamburko terogi nyaka kumonegowinjore gibedie then iterogi e pinje maoko, mopogore gi pinje maoko wan bende wawegi jodala ka wanbe wachamo avakado. Avakado konyo e ngimawa kech avakado miyo ngimawa bedo maduong' ka dendi tin tinyalobedo gi del maduong' kaluore kaka ichamo avakado pile kod pile kech avakado nigi, ogero del, avakado miyo dendi bedo mayom kendo kata moo avakado ber ainya. Avakado berne nyithindo, jomadongo, jomotii, jomanie diere. Avakado en chiemo monego ng'atang'ata ocham. Inyachame gi mchele, ichame gi nyoyo, ichame gi ring'o. Avakado inyalo cham kata gi maembe kiriwo kasto i blend e kaka jus timadhe.

Ma en olemo mar machunga. Machunga ber ahinya. Machunga ipidho e aluorana kendo machunga kosepidhe kaka manene pichani ka osebedo mochiek kata motegno to ipone. Kosepone to inyalo luoke maler kasto ing'ade tichame kata inyalopoke toichame. Machunga konyowa e ngimawa kendo omiyo ng'ato bedo gi ndhadhu kata gi milimili mar dwaro chiemo kendo sama ng'ato dende odok piny kata tuo kata nitiere gi chandruok moro e dende ka itiyo golemo maneno e picha kani to ngimani nyalobedo maber koro e aluorana be jii mang'eny pidhe kata jopur pidhe mang'eny. Kosepidhe tipone, kosepone to iluokogi to isokogi maber to iketogi e nyamburko ka gidhie chirni kendo jopiny be nyalo nyiewe puodho ka gichamo.

Gimatimore kae ka anyalolero en ni ka aneno jii mopogore opogore. Aneno jatelo mochung'ne arita e odni. Aneno joma ochung' manigi gimanyisoni gitio kanyo be agoggi. Aneno jomobet makonyo jomochung'go e tich tiendeni maa nyalobedo od bengi kata onyalobedo ot ma itime gimoro makonyo jopiny machalo kaka onyalo bedo be od kama jii yudo e gimagidwaro kaka huduma center. Kae gimitime ng'eny kendo ineno ka gikonyo jii kajogo biro kendo ka giwuoyo kodgi. To chutho tachalo kama igole pesa kata kama ikawe pesa kata kama inyalo olo gowi kata gik minyalotimo gii pesa no emitimo kae. Koro kang'ie mos tochalo bengi ma jii nitiere mondo oyud gima gidhiterogi kanyo.

Kae kanyalo lero aneno jii mopogore opogore. Mokuongo aneno jatelo mar piny, mar ariyo aneno jopiny, mar adek aneno joma oteno jatelo mationo kasto aneno obila ma orito jopiny. Ka inono pichani malong'o to ibroneno ka jatelo chalo kagima oketo tie kendo osidho ayanga tich moro mondo ochak timore kumoro mondo odhi maber kata oyawe mondo ochak tich. Kech king'iyo ineno ka nitiere ranyisi mar bendera mar pinyno kachiel kod jopinyno kagiyao tich kata ginyalobedo ni gichako ayanga tich magitimono eko. Koro jopiny kachiel kod jii tee neno adieri ni tijno timore e gige sirkal manyien ma sirikal timo.

Ka aneno pichani to gimabire pacha mokuongo en sirikal. Ma en nengo kata rang'iny ma sirkal osegoyo hatua. Tiendeni sirkal mar pinyni mar Kenya oketo gigene e mbui kendo jopiny nyalo yudo gigo sama gidwaro, kama gintie samoramora ma okochuno ni nyaka gidhi eute mag sirkal eka giyud gikmagidwaro kata huduma maber magidwaro. King'iyo ma en pichamanyisoni sirikal oketo gigene ayanga e mbui kendo japiny madwaro kony kata dwaroni mondo okonye e yor sirkal nyalodhie mbuino kendo ikonye mapiyo maokochunoni nyaka odhi apisi kendo kokalo kuom maa ose, jopiny oseyudo yot ainya jopiny modake Kenya oseyudo yot ainya e kokalo kuom ranyisini kendo giyudo kony mapiyo moloyo gimoroamora kaka chon ninyalotiyogi pesa mang'eny kidhi kendo kiduogo but sani enaena kama intie kendo inyaloyude sama inemidwaro ka

Mokuongo gima biro e pacha en ni ma en nyasi mar arus. Nyasi mar arus ma oriwo jii ariyo, nyadendi kachiel kod wuon pare. King'iyo pichani malong'o nitiere jomoteno wuon harus, ntiere jomoteno min arus kachiel kod wuon nyako gi min nyako. Ma en budho maratipo maitimo kod nyadhi sama nyako onyuom kata nyako okendi. Itimo budho ailagi mondo oyangi odiochieng' mar riuruok margi e kenygi kendo ma en nyasi maduong' ainya ma joluo ohero ni sama nyako inyuomo tober kaoketo ayanga ni en koro onyuome e gima gitimo kae kendo pichni ,pichani nyiso ayanga ni koro nyadendini osenyuom kendo osekawe kachiel kod chuore kendo koro oyie mondo oda, oyiene gi chik luo mondo odag gi chuorenieki e mbele jii kendo e mbele anyulagi kendo e mbele jii mantiere e pinygi.

Ma en chenro mar wuoyo kendo weche gi gik masani gi technology masani mantiere, kendo ka onge section ni, to ji noknyal dongo magik kama wachope ni. Kokalo kuom chenro maneno e pichani, ma en gari ma tiyo gi gimiluongo ni wach, ka achiel kod teko mag tudruok e yo manyasani. Ka ing'iyo mos kokalo kuom chenro ma gin godo, achiel kuomgi en dongo kata bero weche mag tudruok gi wuoyo to gi timo gikmoko e mbui ka itiyo gi gik manyasani kendo ka dongruok weche mag mbui. Minyalo yudo ni kawuono inyalo wuoyo gi ng'ato mantiere Amerka kata mantiere Ethiopia kokalo kuom mbui. To mana kokalo kuom tich ma jogi timoni, tijni nigi nengo ahinya e aluora wa. Omiyo sani kata ong'we yamo bedo mayom kendo gikmoko timore e yo makare. Inyalo timo tijeni kata ine odi, inyalo tiyo tije apisi kata ine odi kendo inyalo timo gima maber e yo makare kaka dwarore nikech gimoramora sani giketo nwa e yo makare.

Joma ang'eyo kae ma orwako sut mabiro ma blue mano en Mudavadi. Mano jatend piny to ng'amochung' bathe koni but komni ma be jatelo. Jomapamo lwetgigi magi jotend piny. King'iyo mos e odni nitiere gikmachalo kaka picha mar jatelo mar piny. Nitiere gik machalo kaka bandera manyisoni ma en ofis mar jatelo moro kendo ka ing'iyo mos chalni jateloni irwako e apisi kendo pamono en ni giyie gi tijno kendo king'iyo mos idhiyudo ka jotelo ariyogi mosore tiendeni gikao gino kendo giketo ayanga ka gimiore barua kata kalatas mineno kagimakono. Gisingo ayanga ni jatelono mondo odonje apisno mondo ochak tich kata mondo omiye barua mar bedo kanyo kata omede cheo, omede kiwango mar tiyo kata opuodhe kata omed jiwe mondo odhi gi tijno mbele ka omedo dongruok. King'iyo mos ainya jok mankanyo gin joma, joma, joma jotelo kendo gimor kabisa.

Gikmaneno makelo mor ma aneno e picha ni en tiga. Tiga ng'ute bor. King'iyo mos idhineno kuthe kata yien ma tiga chamo. Ma en kar lee kendo king'iyo mos lee odak to lee ma iluongoni tigani, tigani yudorega e bungu kendo kata kuonde mailuongoni game park tiendeni kuonde molosnegi makende ma gine magibede gi lee wetegi. Tiga en lee makende nekech tiga chamo gik mani malo kendo ochamoga mana kuthe gi oboke mag kuthegoeko. Lee mamoko be chamo tiga but tiga tochamo mana kuthe. Tigani inyalochame kendo en ring'o ne dhano kendo okonyo wa makmanani okodak gi dhano, en lee ma odak e bungu.

Ka aneno gini gimabire pacha en campaign kata siasa sama siasa ochu chieng' kata nitiere bura moro ma jatelo mar piny oketo ma odwanyiso jopiny gimatimore. Ka ing'iyo mos to idhiyudo ka jogi gi jopiny obiro mondo giwinj gima jatelono dwawacho. Gima jatelono dwawacho dhikonyogi kendo gidwang'eyoni gikmowachogo be gibirotimo. Thothne buche machalo kaka magi kata romo machalo kaka magi gin mag josiasa ma josiasa wache pachgi kendo giwacho gimagibrotimone jopiny to gi gik magisetimo to gi magigombo timo ehigni mabiro kagidwaro mondo omedgi ndalo ma gibedogodo e telo e ndalo magintiere kendo king'io mos jopiny be wacho pachgi gi gik magidani jatelono otimnegi kata gipuoyo gik ma jatelono osetimo kata gikwedo telo marach kata ma gikmaricho ma jatelo otimo. Koro buche machalo kaka magi kata romo machalo kaka magi ber ne jopiny to ber ne piny nikech ka ema jotelo kachiel kod jopiny wuoyo.

Gimabire pacha ka aneno gini en tend piny mar sirkal mar piny mar Kenya. Ma en telo mar piny mar Kenya. To ka ing'iyo iye matut to gitemo lando gik ma Kenya timo to gi gik ma Kenya timoga kendo dhigo mbele. E picha mokuongoni idhinenoka jotich nitiere to gichalo kagima gingi cereals moko kata gin gi kothe moko ma ging'io kendo magiloso mondo obed kare. King'io mar ariyo wuoyo e weche mag dongruok mag udi,e weche mag gedo kachiel kod weche machalo kamago. Madiereni tokane ainya but king'iyo mar ang'uen to nitiere picha mag jong'uech manyisoni Kenya ong'ere gi ng'wech Kendo Kenya jogene, thothne yudo pesa gi kokalo kuom tugo. Picha maradek mogik, mogikni ineno sibuor to toke kanyo aneno gari tiendeni nyamburkono mano gimiluongoni kama lee odake. Kenya yudo pesa kaluore gi welo mabiro neno kuonde ma lee odake. Ma miyo pesa Keny

Ber ma iyudo kuom timo tije ailagi en namba achiel dendi bedo mogonyore mano ber namba achiel. Mar ariyo ibedo kuom mor kech tichma gitiyoni en tich ma miyo jii mor. Koro sama itiyo tich ailani to ibedo kod mor. Mar adek en tijni nyalo miyo ng'ato yutone mapile ka pile.Ng'ato nyaloyudo pesa kokalo kuom tijni kaluore gi kama gitime. Tijni be nyalo miyo ng'ato golone paro kendo ng'ato pache bedo maliu. Oduoko teko mar paro piny kendo omiyo ng'ato dende bedo makare. Tuoche manyalo goyo jii machalo kaka, mayudo jiii ka jii oktim mazoezi jii oktim practice en oknyal yude nekech dende obedo maber saa te kendo omor gi tijno nekech okonyal yudo.Be okitii piyo ka itimo tich machal kama. Okinyal tii piyo nekech dendi en gima timo tijno piyo kendo iom saa te ka itimo tijni be ionge gi paro mang'eny kech tijni en tich mamiyo jii mor.

Gimabire pacha en mafuta. Mafuta mar taya kata mar nyamburko kata mafuta mar apiko kata loso gari kata luoko gari. Kae iolonie mafuta ginengo mowinjore, gi nengo moyueyo. Kae itimo ne gari gimiluongoni, ing'iyo gari ka tiende ni sawa. Ing'iyo gari ka en sawa onyalo ringo marom nade. Ing'ioni to inyalodhi mabor koso? Ing'iyo gari no ka gari no nyalo dhi kaka inemiduaro kendo mafuta be iole gari kendo muya bimedone tie gari kasto ichulo pesa kasto idhii.

Gima biro e pacha en paw tugo. Ka en paw tugo mar opira kendo kaeki jo maneno opira mobiro neno opira betie ka gineno jogegi kaka tugo. Kendo kae jo mapako timbe gi bede. Kumineno kolos kar kombe kombe kanyo malo kunoeko joko bede. Kasto ineno kama kwarni, kae ema joma tugo tugoe. Jotugo tugo kae. Kasto ineno bathe diere konieki kanyo joma iluongo ni referees kata jochiew, jocho machiew tugo bede. Kendo gichiew tugo noeko to joma obiro neno opira to bedo e kombe go ka gineno jogegi kaka tugo. To olose e yo manyakende kendo e yo makare ma kodh oknyal goyo jomaneno tugo kata jomatugo.

Joma ang'eyo ka gin jii mang'eny. Mokuongo aneno jatend piny gi min ode, aneno obila mago salut mochimo polo gi mochimo kaburi kata liel kama jatelo moro osenindoe. Maa chalo liel. Ma en liel mar jatelo ma ong'e ainya kendo jii ong'ee modhuro e piny. Kaing'iyo malong'o jii oluore kendo chien kocha ineno ka jii ochung'.Ma gimio jateloni luorne mogik e liende kama oikie kendo chalni jateloni en ng'ama ong'ere ainya to maa to iluongoni liel. Liel iketo nyaka e msalaba mineno mbele kanyono. Kasto ibolo kuome maua, nyisoni mae negihere ainya kendo king'io mos tineno ka jii obiro mang'eny kaluore gi hera, gi luor to gi lit magiyudo sama giwito ng'atgi.

Magi gin oduma ma oru e tol. Gimomiyo orugi e tol en ni mondo gituo e yoo makare to thothne ne jomachon ema ne timoga timni ainya. Negiruogi e tolkamano mondo mokuongo mondo kik thuth chamgi mar ariyo mondo gituo kabisa mondo gitii kodgie yoo mar kodhi mondo gibii kichak gikomgi kendo. Koro mae iketogi mondo gituo .Maduong' en ni mondo gituo. Mar ariyo mondo gikony e ndalo mabiro kagirito.

Gimabiro e pacha ka aneno gima chalo kama en maandamano kata jomang'anyo ka odhie ndara. Gimoiyo maa timore en ni samoro uchumi kata nengo mar ngima odhi malo, gik matimore e piny okmor jopiny kata tho manego jopiny odhi malo inego jopiny atho yaye. Kata gimanyalo miyo maa timore en chiemo ma osebedo matek maji oknyal yud chiemo, kata nyithindo oknyal dhie sikunde nekech ngim ma malo ma jonyuol oknyal nyalo emomiyo iyudo ka thothne jopiny dhigae ndara mondo gidhi ging'any eka sirkal mondo owinj yuakgi. Koro minene pichagi magi to polise to gimagiting'oni ma en ranyisi ma jopiny ondiko mondo ging'eni ngima osebedo matek e piny ka. Koro mineno moruako leunigi magitiluongoni obila ma ochung' e ndara karito jopiny sama gidhie ng'anyo.